Todua enaiko tenalimu embae nagira aponita tene wueji alo dukuya tene wueji naa kadolita ajo kegira olosho le kenya aimu serkali enye idolita ajo olarikoni lo losho le kenya ilo kegira olosho le Kenya aimu serkali enye egira alikioo arashu aliki lopeny lolosho le kenya naaji siiatin naaidimi services naidim government aishoyo tena oitoi oo mtandao ketiu enaa kegira arep ena oitoi oo mtandao tene wueji niakua todua tenewueji toudua paa enetipat naa eneyiolou naaji loopeny olosho le kenya ajo todua tene wueji naa ketii sii mbarakinot naijo kuna arashu ketii siaitin naponita apuo dukuya naijo kuna tengoitoi oo mtandao naa keisidai oleng amu keaki naa kebaiki pookin tungani te nkop natii naa keidim naaji pooki ngae anoto enaa enanarikino arashu enaa enanarikino pee etum nebaiki nena tokitin olosho pookin niaku mme naaji lasima pee idumunye nilo mpaka nkopisini ee sirkali indim naaji ake atijinga ormutandao nitum pooki siai naishooyo sirkali olosho le kenya niaku nejia naaji nanu adim atejo naa enetipat oleng kiaku naa mme lasima pii ilo wuejitin kumok

Aah toduaa ee kaidim nai atolimu ajo kanyoo nagiraasa tenewueji. Toduaa entoki nagiraasa tenewueji naa ketii esiangiki natii enewueji naata eng'eno nai naasie arashu naasie esiai enye eimu kompyuta naatodua entoki nagiraapon alo dukuya tenewueji naa enkitok nagira aas esiai enye naata eng'eno naitumiaye ena kompyuta nai neas esiai enye eimu kompyuta. Neaku kegira aas esiai enye eimu kompyuta neenkoitoi sidai ina amuu keitelelek esiai meitoki sii anyaanyukie noshi siai nintoki alo aigerisho nintoki alo aas nkulie tokitin kumok ashu nkulie bae kumok. Neakuu neija taa nanu aidim atejo naa inewuei agira aponita alo dukuya aloaas esii enye tenkoitoi e kompyuta, enkoitoi nalelek oleng' neenkoitoi nai naret ilaisotuak le Kenya arashu loopeny lolosho le Kenya nai metudupore enooitoi olmutandao. Naa karrep nai nanu enooitoi olmutandao amu keisidai oleng' keretoki nkera kumok naasitaa kuna. Enitum nai eng'eno olmutandao naa kelelek nai pee ias imbaetin kumok arashu nias intokitin kumok naipirta ena siai. Neakuu neija taa nanu aidim atejo eipirta enasiai ashu eipirta enewueji. Adolita sii ajo keeta embuku, eetaa na nai nagira apik atua kompyuta naa toduaa toolarin loopuonu arashu toonkolong'i naapuonu enepik esidai naakeidim nai anoto nena information.